Haha hatirĩ ũndũ ndĩrona wa kũngenia, ndĩrona gacui karwarĩte, na gakarekererio mũrimũ na njĩra nene mũno, kwahota gũkorwo hihi mũrĩmi wa ngũkũ ĩno ndoĩ ũrĩa abatiĩ gwĩka, kana akamenya no ndarĩ na kĩharĩro, koguo ngona haha hatirĩ ũndũ ona ũmwe ndĩrona wakũngenia.

Mahũthĩro ma kĩndũ gĩkĩ nĩ mathiĩte thĩ na njĩra nene mũno, ũũ nĩ kuona atĩ no nginya ũthiĩ nginya harĩa macini ĩrĩ, ũrute mbeca ũcikue, nĩgetha ũthiĩ ũkarĩhe kana ũtware kũrĩa ũrenda gũcitwara, kuuma ũhũthĩri wa thimũ woka, gũtũmanĩra, kwamũkĩra ona kũrĩha kũhũthĩra thimũ nĩkuo kũnyihĩtie mahũthĩro ma kĩndũ gĩkĩ na njĩra nene.

Nĩndĩramenya mũgathe ndagĩtarĩ William Samoei Arap Ruto, ũrĩa nĩwe mũnene na mũtongoria wa bũrũri wa Kenya, na nowe mũtongoria mũnene wa mbũtũ ciothe cia ũgitĩri cia bũrũri ũyũ wa Kenya.